Okorwo nĩ waru nĩ ũhakagwo mũhu ũgacoka ũgaitwo kũndũ kwĩna tĩri, nĩgetha ndũgakorwo ũgĩthecwo nĩ igunyũ kana ũgĩbutha. Nacio okorwo ni mbembe kũrĩ ndawa irĩa citagĩrĩrio, nĩgetha citigakorwo cigĩthecwo nĩ mbũca kana ũgekĩra okorwo nĩ gĩturamu kana kĩmũtũngi, ũgekĩra haũ ũgacoka ũgakũnika nĩgetha mbũca citikaingĩre. Ningĩ nĩ icũragio igũrũ, nĩgetha ciũme wega nĩgetha citigakorwo cĩgĩbutha cĩarĩkia kũgethwo. Akorwo nĩ mboco, mboco nacio nĩcigagwo wega ũgaciĩkĩra mũtũngi, warakia kũgetha ũgaciĩkĩra mũtũngi, ũgacoka ũgakũnĩka mũtũngi ũcio ũkawĩiga citingĩkorwo igĩthecwo nĩ tũtambi ta mbũca kana nyamũ irĩa ingĩ cio ciothe.

Nĩyanyihirie mbara bũrũri-inĩ andũ nĩmatigire kũrũrũngana ũrĩa mamenyerete kũrũrũngana thutha wa ithurano, ningĩ nĩ mahũtũkirie akorwo nĩ mũtongoria athurwo agaikara mĩaka ĩtano agathurwo rĩngĩ. Nĩngĩ akorwo nĩ ũhoro wa gĩthomo nĩ yateithirie tondũ nĩmaheanire gĩthomo gĩa tũhũ, gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi kuma cukuru wa mũthingi kinya thukuru wa cekondarĩ.

Ta rĩu okorwo nĩ ũndũ mũru wahanĩka handũ rĩ, Safaricom nĩ makoragwo magĩthiĩ makaruta mĩario yaku ya ndagĩka icio ũndũ ũcio ũhanĩkire, kana mĩario yaku ya mũico. Akorwo nĩ gĩbandĩ kĩrĩa wĩyandĩkithĩtie na kĩo na raini ya Safaricom, no nginya gĩkorwo gĩ gĩaku. No okorwo ti gĩaku, mũndũ ũcio ũkũhete gĩbandĩ ũkeyandĩkithia nakĩo nĩ akoragwo agĩkinyĩrwo. Ũguo nĩ makoretwo magĩtũteithia, tondũ okorwo nĩ wĩici nĩ ũnyihanyihĩte. Akorwo nĩ mbeca ũngĩtũmĩrwo, no nginya ũhũthĩre gĩbandĩ kũruta mbeca, gwĩkĩra mbeca. No okorwo nĩ kũruta no nginya ũkorwo wĩna gĩbandĩ gĩaku. Kũguo Safaricom nĩ andũ makoretwo magĩtũteithia, na makĩnyihia wĩici bũrũri-inĩ.